Ikuũ cia ciana nini ithiĩte nambere na kuongerereka. Ũndũ ũrĩa wonanĩtie atĩ maũndũ marĩa maracũngĩrĩria ikuũ cia ciana kuongerereka nĩ hamwe na mĩrimũ ta polio, kuona bũrũri ũrĩ na ũnyihu wa njanjo cia ciana. Ũndũ wa keri, ciana kana ikuũ cia ciana no ciongererekete kuumana na aciari ao, kana atumia arĩa moohete nda, kũaga andũ a kũmatangĩkira hĩndĩ ĩrĩa maragĩa ciana, kũona arigitani aingĩ makoretwo thĩiniĩ wa mĩgomo na ũguo gũtiga andũ atumia arĩa maraheo ciana makĩgirĩka na kaingĩ gũte mĩoyo ya ciana ciao. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ uumanĩte na ũnyihu wa irio kana ng'aragu, ĩrĩa ĩgũmĩire mĩena ĩmwe ya bũrũri, ũndũ ũrĩa ũremereire ciana gwĩtiria. Hĩndĩ thirikari nĩ ĩingĩrĩire na kũthiĩ nambere gwethana na njanjo cia ciana mabũrũri-inĩ ma na nja. Ikageria gũtuithania mĩgomo ĩrĩa ĩgũmĩire arigitani, na ũndũ ũmwe na gũkinyia ũteithio wa irio kũrĩ icigo iria irĩ na ng'aragu.

Ũrĩ ta mũteithĩrĩria wa agũri ũrabatara wa mbere, gũthikĩrĩria mũgũri hĩndĩ ĩrĩa arehe thimũ yake ĩrĩ na mathĩna, na wa kerĩ, ũrabatara gũkorwo ũrĩ na ũmenyo wa thimũ, na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa mugũri oka akwĩra thimũ yake ĩrĩ na thĩna mũna, ũgakorwo na anja ya kũmwerethera atĩ thimũ ĩno ĩngĩkorwo na thĩna ũyũ-rĩ, no ũhote gũtuĩka ya gũthondekwo na ĩhote gũthiĩ na mbere na kũmũhe motungata marĩa arabatara. Kũoguo ũkamũteithĩrĩria gũkorwo akĩgĩa na ũmenyo wa maũndũ marĩa arabatara. O ho no ũmũhe mataro ma ũrĩa thimũ yake ĩngĩthondekwo, nĩguo yagĩre kana akorwo thogora wa kũmĩthondeka ũrĩ igũrũ, no ũmwĩre thimũ mũthemba ũngĩ angĩgũra.

Ũthuthuria wonanĩtie thirikari ĩrĩa ĩrĩkuo ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ĩremetwo gũkorwo ĩkĩruta wĩra wayo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kũona ona maũndũ, kana ciĩranĩro iria yerĩire akenya hĩndĩ ya kambĩinĩ matikoretwo mahotete gũkinyanĩria. Ũndũ ũngĩ kuuma thirikari ĩrĩa ĩrĩho yoe wathani, mĩgomo ĩkoretwo kuo mahinda kwa mahinda, kuuma mĩgomo ya arigitani, ya arutani, gatagatĩ-inĩ ka angĩ. Kũonania atĩ nĩ ĩremetwo gũkorwo ĩkĩramata honge ingĩ ĩrĩa irĩ bũrũrĩ-inĩ. Ũndũ ũcio ũngi, ĩronania nĩyo ĩhĩrĩirie harĩ ciĩko cia ungumania, kũona akenya marĩha igoti, ona matirakorwo magĩtaũkwo ũrĩa rĩrakorwo rĩkĩruta wĩra. Ũndũ ũrĩa wonanĩtie mbia nyingĩ cikoretwo cikĩũrĩra thĩiniĩ wa thirikari.

Mwene nyũmba no mũhaka erethere mũkombori, nĩ mbia cigana irĩhagwo cia nyũmba, na nĩ tarĩkĩ cigana abatiĩ gũkora akĩrĩha nyũmba ĩyo. Kwaga ũguo, nĩakorwo kana akorwo akĩmwerethera nyũmba aga kũrĩha tarĩkĩ cigana ũna kana iria maiguithanĩria abatiĩ kũongererwo mbia cigana igũrũ, kana marĩhi ma njoherera marĩa abatiĩ kũrĩha namo. Ũcio ũngĩ, ni abatiĩ kũigwithanĩria angikinya ni egũthama acokagĩrio atĩa mbia iria aigĩire nyũmba ĩyo, na acokagĩrio kwa ihinda rĩa thikũ cigana. Ũcio ũngĩ, nĩ mabatiĩ kwĩrana angĩkorwo gwĩ kĩndũ mũkombori akora gĩthũkangĩte, akorwo agĩthondekerwo, na mwene nyũmba akorwo agĩtigĩrĩra atĩ maũndũ mothe marĩ sawa nyũmba-inĩ ĩyo, nĩguo kũngĩgakinya mũkombori nĩ egũthama, nĩakahota kũrĩhĩra indo iria agakorwo athũkangĩtie.

Wa mbere mwarimũ na mũciari no maarĩrĩrie ciĩgiĩ ũrĩa mwana akoretwo agĩka wĩra wake ũrĩa marutagĩra mũciĩ-inĩ. Wa mbere mwarimũ no abatare gũtarĩrio kĩrĩa kĩrigagĩrĩria mũrutwo akorwo akĩruta wĩra ũrĩa maheyũo wa gũthiĩ gwĩkĩra mũciĩ na mũciari akorwo agĩtarĩria kana nĩ arũmagĩrĩra ndeto ĩyo. Ũcio ũngĩ nĩ ciĩgiĩ ũrĩa akoretwo agĩka mathomo-inĩ ngũrani kuona no ũkore kũrĩ na marĩa atareka wega, na kuũguo makorwo magĩetha njĩra iria mangĩmũteithĩrĩria gũkĩria ithomo rĩu. Ũcio ũngĩ nĩ kũrora ũrĩa areka kĩrathi, ũkĩringithania na tamu ngũrani na kana nĩ akoretwo akĩongerera kĩyo, kana nĩ kũgũithia aragũthia na akorwo akoretwo agĩcoka nathĩ, mamenye gĩtũmi nĩ kĩrĩkũ na ũrĩa mangĩmũteithĩrĩria nĩguo gũkorwo akĩambatĩra mathomo-inĩ make.

Thibitarĩ imwe na imwe no cio tu ikoragwo ihetwo ndawa cia gũthaitĩra maũndũ ma hi na hi, na makĩria thibitarĩ cia ngathĩ cia igũrũ, kuona cia ngathĩ iria cirĩ thĩ itikoragwo ihetwo ndawa cia kũigana, na iria ciathira kaingĩ nĩ ũkoraga itirĩ irarehwo ingĩ. ĩndĩ kũrĩ o ũguo nĩ kũrĩ moritũ marĩa matũnganagwo namo harĩ gũkinyĩra mathibitarĩ ríĩĩa kũrĩ na maũndũ meyuĩria ma hi na hi, wa mbere arĩ wagi wa mabarabara mega, kuona maita maingĩ rĩrĩa kwagĩa na ũndũ ta ũcio, ngari nĩ ibataraga gũkorwo ikiumĩra na njĩra ya raithi. ĩndĩ makĩria hĩndĩ ya kĩmera kĩa mbura nĩ irĩmagwo kuona bara itigerekaga. Wa kerĩ nĩ wagi wa ngari cia tũnyaga na makiria thibitarĩ-inĩ iria cia ngathĩ cia thĩ, kuona itikoragwo iheetwo ngari icio, na kũrĩa ingĩkorwo ikioneka nĩ kũnene na kũrĩa ta rĩngĩ maũndũ ma hi na hi maumĩra. Ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩ gũkoragwo na thibitarĩ irĩ kũnene na mĩciĩ na iri irĩ hakuhĩ na mĩciĩ itikoragwo irĩ na ndawa icio, ũguo ĩkaritũhia mũthiĩre wa thibitarĩ rĩrĩa kwaumĩra maũndũ ta macio.

Thogora wa mbembe no wongerereke kana ũgwe thoko-inĩ ngũrani, wa mbere, kũongerereka gwa thogora wa mbembe, nĩ kuumanaga na maũndũ ngũrani, ũmwe wamo, nĩ rĩrĩa kũrĩ na ũnyihu wa mbembe, thĩinĩ wa thoko ngũrani, kũrĩa ũkoraga no andũ amwe tu marahota kwendia mbembe icio, kana marĩ na mbembe, ũndũ ũrĩa ũtũmaga maciendie na na thogora wa igũrũ mũno, ũcio ũngĩ nĩ ũcenjia wa rĩera, kũrĩ hĩndĩ ũkoraga icigo imwe cia bũrũri, citinagĩa na mbura ya kũigana, na ũguo mbembe itinakũra, nacio icigo iria ciakorwo gũgĩkũra mbembe, ciakinya thoko-inĩ magaciendia na thogora wa igũrũ mũno, ũcio ũngĩ, nĩ thogora wa maguta kwongerereka, kuona nĩ ũhutagia mĩumĩrĩria. kana mĩkuĩre ya mbembe, kuuma mĩgũnda-inĩ, nginagia thoko-inĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmaga cigĩe na goro, kũu kũngĩ nĩ kũnyiha kwa thogora wa mbembe, kũrĩa ũnyihaga hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbembe nyingĩ thoko-inĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria endia gũcienjia gũciendia na thogora wathĩ, nĩoguo matigathiĩ hathara, ũcio ũgĩ nĩ rĩrĩa kwĩna mbembe kuuma nja wa bũrũri, iria ciendagio na thogorora wathĩ, na kwoguo akũria a mbembe gũkũ bũrũri-inĩ, magacũngĩrĩrio gũciendia na thogora wa thĩ onao.

Wa mbere, nĩ mũtino ya barabara, kũrĩa ngari igũthanaga, kana mũndũ akagũthwo nĩ ngari, kũrĩa mũndũ abatiĩ kũheyo ũtungata wa mbere, kana andũ arĩa maima ngari-inĩ icio makorwo makĩheyo ũtungata wambere naihenya, nĩguo kana na njĩra ya kwohwo kũrĩa matihangĩtio, mbere ya gũkinyio thibiktarĩ-inĩ, narĩa magurara ũru, mekĩrwo ngari-inĩ, nĩ getha matwarwo thibitarĩ -inĩ, makamũkĩre ũtungata mũkaru, nao maabitha a ruhonge rwa ũramati rwa barabara wa NTSA, mabatiĩ gũkinya naihenya o taũrĩa kwahoteka, harĩa mũtino ũcio wakorwo ũkĩhanĩka, nĩguo makorwo makĩeheria matigari mangari, nĩguo kũnyihia mũhatĩkano barabara-inĩ, ũcio -ũngĩ nĩ mĩtino ya mwaki, kũrĩa ũkoraga mĩaki nĩ yatuthoka, ũndũ ũmanĩte na thitima, kana na maũndũ mangĩ mangĩcũngĩrĩria mwaki, kũrĩa andũ arĩa marĩ mwako-inĩ icio, kana mwako-inĩ ũcio mabatiĩ kũhonokio, narĩa magurara matwarwo thibitarĩ-inĩ, nĩguo kwamũkĩra ũtungata wa ũrigitani, nacio ngari cia gũthima mwaki, cibatiĩ cikinye naihenya otorĩa kwahoteka, nĩguo kũhota kũhoria mwaki ũcio, ũtanacũngĩrĩria hathara makĩria.

Kũrĩ na motungata mũndũ angĩandĩkithia rungu rwa rũrenda rwa thirikari rũrĩa rũĩkaine ta Ecitizen ,wa mbere nĩũtungata wakwandĩkithia biacara njerũ angĩkorwo nĩũrenda kũhingũra nowandĩkithie na woe marũa rũrendainĩ rũu, wakerĩ nĩkwamũkĩra motungata ma kũrĩha magoti rwa KRA ,rũrĩa ũhotaga gũ file na ũrĩa ũkoretwo ũgĩka, wagatatũ nĩmarũa ma good conduct, marĩa monanagia ndũrĩ na ciĩko ociothe ciakwagarara watho, ũcio ũngĩ nĩmotungata ma NTSA ,kana ma ũtwarithia wa ngari marĩa nĩ hamwe na kwĩandĩkithia nĩguo gwĩka kĩgeranio thutha wa kũrĩkia gĩthomo kĩa ũtwarithia wa ngari, kũhoya marũa ma gũtwarithia ngari ũndũmwe na kũmerũhia, ũcio ũngĩ nĩ kwoya marũa ma gũciarwo kana magĩkuo ũndũ ũmwe na marũa ma kũma nja wa bũrũri nĩmo passport.

Hĩndĩ ĩrĩa ithurano cia kuhĩrĩria, nyũmba cia mohoro nĩ iheyanaga mathomo, ma ũrĩa mũndũ angĩhota gwĩikia kura yake, na ndĩgakorwo ĩyakũra, kana ũrĩa ũngĩikia kura yaku na yũre, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ nĩ mataũkwo na magĩa na ũmenyo, wa ũrĩa magakorwo magĩikia kura, nĩguo gũtikgĩrĩra o mũndũ, nĩagĩa na kanya, gagũthura mũtongoria ũrĩa arenda, twaima hau, gwakinya hĩndĩ wa gĩthurano, nyũmba cia mohoro nĩ imemerekagia ĩmwe kwa ĩmwe, ũrĩa ithurano irathiĩ na mbere na gũtabanio, magĩtaraga kura cia aruĩrĩri anene a iturwa ngũrani matũra-inĩ, gwakinya ni iturwa inene thĩinĩ wa bũrũri, nyũmba ici cia mohoro nĩ itwaraga a Kenya, ĩmwe, kwa ĩmwe, nginya iceceni iria itaragĩrwo kura, magacoka magatũmatwara nyũmba ya Bomas, kũrĩa ũtari mũnene ũkoragwo ũgĩtabanĩrio, na ma gakorwo makĩmemerekia maimĩrĩra kana ũtari ũcio, ĩmwe kwa ĩmwe, kũrĩa a Kenya makoragwo makĩhota gũbwatĩrĩra, kana gũtara orohamwe nao, ũndũ ũyũ, nĩ ũrehaga waragania, kuona a Kenya, nĩ mahotaga gũtara kura, kũrũmĩrĩra ũtari wacio, na kũmũrĩka rĩrĩa kũrĩ na thigithigi o yothe, kana rĩrĩa ũtari ũcio ũra ũkirie gũthogwo,

Kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ andĩkithie kandi yake agura nĩũndũ wa kwĩgitĩra kumana na ũici na wĩkinaĩ, kuona korwo kandi ĩyo ti nyandĩkithie nĩkũrĩ tũrĩanĩme tũingĩ tũrĩa tũngĩkorwo tũkĩhũthĩra kandi ĩyo na gũtabania ũici wa kũiya andũ mbeca ciao, kuona kandi ĩyo ĩtarĩ nyandĩkithie kana korwo tũtiandĩkithagia kandi andũ aingĩ nomahote gũkorwo magĩtũmĩra kandi o yothe ĩrĩa macemania nayo. Ũndũ ũngĩ nĩ ũgitĩri wa mũndũ kuona hĩndĩ ĩrĩa kandi wandĩkithia rũngũ rwa rĩtwa rĩaku na namba yaku ya gĩbandĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota kwandĩkithia namba ĩyo atarĩ na rũtha rwaku na ũguo kũgacĩrithia ũgitĩri ona waku wee mwenyewe.

IEBC nĩ yo ĩkoragwo ĩhokeirwo ithurano ciothe gũkũ bũrũri-inĩ, kuuma ithurano cia matũra nginyagia ithurano cia gĩbũrũri. Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na waaragania ithurano-inĩ, IEBC nĩ ĩtigĩraga kana nĩ ĩtigagĩrĩra atĩ kũrĩ na indo njiganu cia gũthurithania iceceni-inĩ ciothe kũrĩa kura igaikĩrio nĩguo kũhe mũndũ wothe kamweka ga gũgaikia kũra. Ũcio ũngĩ nĩ maikaraga mamenyithagia andũ ũtari wa kura kũrĩa ũkinyĩte na kũhe kamweke o na akenya gũkorwo magĩcitara hamwe nao. Ũndũ ũngĩ, matikoragwo makĩenderera mwena o wothe wa kĩũteti, kana matikoragwo makĩnyita mbaru mũndũ o na ũmwe wa kĩũteti nĩguo gũtigĩrĩra matina mwenderera hoka nĩ ũtari wa kura. Ũndũ ũngĩ nĩ mooyaga kahinda kaiganu harĩ ũtari na kũanĩrĩra mũhotani na njĩra ya gũthoma kura cia o kũndũ o kũndũ, iria ahĩtahĩtanĩri a iturua nene mathurĩtwo nacio icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri. Na kwarĩkĩa ũguo, makaanĩrĩra mũhotani na makaanĩrĩra nginya mũthenya wa kũhĩtithio gwake.

Mawĩtĩkio mamwe moru megiĩ mũrimũ wa mũkingo nĩ atĩ, andũ nĩmagwatanagia na gũkuruhana ona kana kũrĩyanĩra thani ĩmwe na mũndũ wĩ na mũkingo. Ũyũ nĩ wĩtĩkio ũcũngĩrĩirie andũ arĩa marĩ na mũrimũ wa mũkingo kwehererwo kana kũigwo keheri-nĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria amwe meyagĩre bata na ona amwe kwĩruta muoyo. Wĩtĩkio ũngĩ mũru nĩ atĩ mũndũ arĩ kũrwara mũrimũ wa mũkingo andũ aingĩ metĩkagia atĩ ndaikara mũno atakuĩte. Ũyũ naguo nĩ wĩtĩkio mũhetũke nĩ mahinda kuona mũndũ angĩĩmenya na anyue ndawa cia mũkingo no ahote gũtũra matukũ maingĩ mũno, kuona ndawa nĩihotaga kũnina hinya morũrũ ma mũrimũ ũyũ. Gũkĩrĩ ũguo thirikari nĩĩbatie yambĩke kambĩ-inĩ ya gũthomithia andũ maũndũ maingĩ megiĩ mũrimũ wa mũkingo na oho andũ merute gũikarania na andũ arĩa marĩ naguo arĩ ta njĩra ya kũhũrana na mawĩtĩkio macio moru.

Wa mbere, ũkinye mathaa ma tene makĩria kana mathaa ma hwaĩ-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa indo irakorwo igĩtumũrwo kana hĩndĩ ĩrĩa mĩrigo ĩrakorwo ĩkĩohwo, kwona hĩndĩ ĩyo nĩ ũkoragwo ũkĩenderio indo na thogora mũbacĩrĩre. Wa kerĩ, nĩ gũkorwo ũkĩgũra indo makĩria ya kĩmwe. Hĩndĩ ĩrĩa wa gũra indo nyingĩ ciĩ hamwe, nĩ weendagĩrio na thogora mwega ũkĩringithania na gĩ kĩmwe, kwona o na mwendia nĩ ahotaga kwona faida endia irĩ nyingĩ handũ ha kwendia kĩndũ kĩmwe kĩmwe. Ũcio ũngĩ, nĩ gweterera ũgũre kĩndũ hĩndĩ ĩrĩa ũbatari wa kĩo waikũrũka. Ũngĩgũra kĩndũ hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩ kĩmera, nĩ weendagĩrio goro. Hĩndĩ ũngĩeterera gĩcoke thĩ, weendagĩrio na thogora wa thĩ, kwona andũ aingĩ matikoragwo magĩgĩbatara. Ũndũ ũngĩ nĩ kũgũra kĩndũ mbere ya kĩmera gĩa gũgĩbatara gĩkinyĩte. Kwa mũhiano, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa inene, andũ mangĩkorwo makĩgũra maburana ma heho, thogora nĩ meendagĩrio na thogora wa thĩ. Hĩndĩ kwagĩa heho, thogora wa burana icio ũkaambatĩra. Kwoguo ũbatiĩ kũgũra indo hĩndĩ ĩrĩa itarĩ kĩmera gĩa cio gĩa gũcihũthĩra.

Hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na wĩingĩ wa maembe thoko-inĩ, arĩmi hamwe na endia, macungagĩrĩrio kwendia na thogora wathĩ, kuona kũrĩ na wĩingĩ wamo, nĩguo matigatigare mathũke. Oho maembe, tikĩndũ kĩngĩhota kwĩigĩka, kwa ihinda inene na kwoguo, waga gũkĩendia kana kũmendia, na thogora wathĩ kana ũrĩa arĩa angĩ marendia naguo, matigaraga, na gũgũtwara hathara nene, kuona nĩ mathũkaga na noũmateire.

Marũa marĩa mũndũ abataraga nĩguo akorwo akĩhingũra akaũnti ya bengi, nĩ hamwe na marũa ma gũciarwo marĩa makoragwo makĩonania kũrĩa ũmĩte, kana gĩcigo kĩrĩa umĩte, mũthenya ũrĩa waciarirwo na maũndũ mangĩ ta macio. Wa kerĩ, nĩ ũbataraga marũa ma pini kana ma KRA kana nĩyo ya kũrĩhĩra igoti, nĩgetha ũkorwo ũkĩoneka atĩ ũrĩ mũrĩhi wa igoti, na kana ndũrĩ na thirĩ o wothe wĩgiĩ igoti. Nĩ kũrĩ indo ingĩ irĩa ibataranagia irĩa nĩ namba ya thimũ ũndũ ũmwe na gĩbandĩ gĩa bũrũri.

Wa mbere, no ndĩmaandĩkĩre e-mail, kana no ndĩmaandĩkĩre ndũmĩrĩri nguhĩ, e-mail-inĩ ya wĩra ĩrĩa mangĩhota gũkorwo makĩona naihenya, na ndĩmataarĩrie thĩna wakwa, na intaneti ĩkoretwo yũrĩte kwa ihinda rĩigana atĩa. Na wa kerĩ, no ngorwo ngĩmahũrĩra thimũ ciao kĩũmbe angĩkorwo nĩ andũ tũũaine, nĩgetha ngorwo ngĩmamenyithia ndirĩ na netiwaki kana ndirĩ na intaneti, nĩgetha makorwo makĩhe mũthenya ũrĩa magũũka gũthondeka. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ tũbatiĩ kũiguithanĩria nao rĩrĩa ngũkorwo niĩ ngĩoneka, na rĩrĩa magũkorwo makĩoneka, nĩgetha mooke maandorere nĩguo kũũninĩra thĩna ũcio nĩguo mĩhang'o ya o mũthenya ĩcokererie.

Thĩinĩ wa ũrĩmi wakwa wa mahiũ, nĩhotaga kuona mũigana wa ciringi ngiri ithatũ na magana matatũ oro mũthenya kumana na matumbĩ marĩa heyagwo nĩ ngũkũ ciakwa. Nĩhotete kũrĩithia ngũkũ magana matatũ ĩndĩ ngũkũ magana merĩ ma mĩrongo ĩnana tu nĩcio irekagia harĩa nyendagia oro itumbĩ na thogora wa ciringi ikumi na igĩrĩ. Ũrĩmi ũyũ wa ngũkũ ũyonagĩra ciringi ngiri mĩrongo kenda na kenda harĩ o mweri. Naguo ũrĩmi wa ng'ombe nĩnyonaga ciringi magana kenda oro mũthenya kuona ng'ombe yakwa nĩhotaga gũkama iriya rita mĩrongo ĩrĩ rĩrĩa nyendagia na thogora wa mĩrongo ĩna na ĩtano. Harĩ o mweri iriya nĩrĩndehagĩra ciringi ngiri mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja. Ũguo nĩ kuga thĩinĩ wa ũrĩmi wakwa wa ngũkũ hamwe na ng'ombe nĩhotaga kuona ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ harĩ oro mweri kumana na indo iria ndĩraheyo nĩ indo icio arĩcio wendia wa matumbĩ na iriya.

Kaingĩ na kaingĩ, thirikari nene, nĩ ĩkoragwo ĩgĩcerithĩrĩa mbeca iria igayagĩrwo matũra, na ũndũ ũcio, nĩ ũcũngagĩrĩria gũtharara kwa motunga maingĩ, ũndũ ũmwe na kũhotomia tabarĩra cia ũthii wa nambere, iria ikoragwo kuo matũra-inĩ. Wambere, motungata maingĩ nĩ marũgamaga, tamaũrigitani, gĩthomo, gatagatĩ-inĩ ka ingĩ, ũndũ ũrĩa ũkoragwo umanĩte na maabitha a honge icio, gũkorwo makĩiga mĩro yao thĩ, kuumana na kwaga mĩcara, kana ona rĩngĩ ĩgakorwo ĩcerithĩirio. Wakerĩ, waki wa tabarĩra, iria cikoragwo ciĩhokeirwo thirikari cia matũra, tabarabara, thibitarĩ, mathukuru, nĩ ũthararaga, ona maingĩ ũkarũgama kuumana na wagi wa kĩgĩna gĩa gũtwarithia nambere. Ũndũ ũyũ, nĩ ũthararagia nginya mbĩacara, ũthii wa nambere, kuona andũ arĩa mahetwo kandarathi, magũkorwo makĩrehe indo ta ndawa, indo ta cia waki wa mathukuru hamwe na barabara, makoragwo makĩrũgamio, kwona gũtirĩ na mbeca cia kũmarĩha.

Wa mbere, kambuni ĩno, angĩkorwo nĩ kũndũ kũrĩ kũingĩru mũno kana icagi-inĩ kũndũ gũtarĩ na thitima, nĩ mabatiĩ maaranĩrie na kambuni ya ũtambia wa thitima nĩyo KPLC, ũrĩa mangĩhota gũkinyia thitima mĩena ĩyo. Kana okorwo ti ũguo, mameethere mũtambo wa solar, nĩguo gũtigĩrĩra andũ aya matinagio nĩ thimũ ciao kũaga mwaki wa kũigana. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ mabatiĩ maaranĩrie na kambuni iria iheanaga ũtungata wa intaneti nĩguo gũtigĩrĩra atĩ o na maatwara thimũ mĩena ĩyo, nĩ ĩgũkorwo ĩkĩruta wĩra na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩ, kwona nĩ kũndũ kwerũ marageria ũrĩa ĩngĩruta wĩra, mabatiĩ makorwo makĩheana thimũ cigana ũna, nĩguo makorwo makĩrora ũrĩa igokorwo ikĩruta wĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ mabatiĩ gũtabania mathomo ma ũrĩa thimũ ihũthĩkaga na maũtungata ma bata kurĩ andũ arĩa maikaraga gĩcigo kĩu, na o na macoka, makorwo makĩrũmĩrĩra nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ mateithĩka na thimũ icio.

Wambere, nĩbatiĩ ngorwo ngĩkũrana, thĩna ũrĩa ũrĩ na thimũ yakwa, kana nĩ ũtungata ũrĩkũ ĩtarakinyanĩria wega, wona ndarĩkia ũguo, thiĩ kũrĩ kambuni ĩyo, kana kũrĩa ndagũrĩte thimũ ĩyo, ngorwo ngĩtarĩria mwendia, kĩrĩa thimũ yakwa ĩrĩ na thĩna ũrĩkũ, nĩgetha akorwo akĩndeithia. Ndarĩkia ũguo, nĩbatiĩ ndainũka na thimũ ĩyo, kana ona itainũkĩte, nyambe ngerie kana nĩ ĩraruta wĩra, nĩgetha angĩkorwo ndĩkũruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ngorwo ngĩheyo thimũ ĩngĩ, angĩkorwo nĩ ngũkũwĩte marũa, kana rĩthiti, ya kuonania thimũ ĩyo ndagũrĩte hau, na ndĩhĩtũkĩtie ihinda rĩrĩa rĩbatiĩ mũndũ gũkorwo akĩmĩcokia. Okorwo tiũguo, wona yagĩra, batiĩ gũkorwo ngĩinũka nayo, ngorwo ngĩmĩrora ũrĩa ĩgũkorwo ĩkĩruta wĩra.

Nĩ kũrĩ na njĩra nyingĩ iria mũndũ angĩhũthĩra, nĩguo gũtwara mateta make, kũrĩ kambuni ĩrĩa ĩmeheyaga netiwaki wa mbere, nongorwo ngĩmandĩkĩra e-mail, kambu kana kũrĩ rũrenda rwao, nĩ getha ngorwo ngĩmerethera, kana ngĩmatarĩria, thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ ũrĩkũ, akorwo tiũguo nĩbatiĩ gũkorwo ngĩmetha pagi-inĩ ciao cia ũkinyanĩria, kana cia nenda cia ũkinyanĩria, nĩ getha ngorwo ngĩmatarĩria, na njĩra ya kũmandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ, thĩna ũrĩa tũrĩ naguo, ũcio ũngĩ, na ĩrĩa nĩyo njĩra hũthũ mũno makĩria, nĩ gũkorwo ngĩaranĩria nao, na njĩra ya kũmahũrĩra thimũ, ũndũ ũrĩa tũkũhota kwĩigwithania wega, ndĩmatarĩrie thĩna ũcio ũkoretwo kwo kwa ihinda rĩigana atĩa, na ndĩmatarĩrie, kũrĩa kana nĩkũ, thĩna ũcio ũrĩ, kana gĩcigo, nĩ getha makorwo makĩhota gũka kana gũkinya kũu na njĩra ya raithi.

Nenda cia ũkinyhanĩria gũkũ bũrũri-inĩ, ta Twitter, Facebook, Tiktok, gatagatĩ-inĩ kaingĩ, nĩ ikoragwo ikĩhĩthĩrwo na njĩra nene, hĩndĩrĩa ũteti wakĩrĩirie bũrũri-inĩ, wa mbere, a Kenya nĩ makoragwo marĩ na wĩyathi, wa kuonania mĩrũgamo yao ngũrani ya kĩũteti, kũrĩa makoragwo makĩandĩka nenda-inĩ ciao, arĩa maranyita mbaru, na arĩa mataranyita mbaru, ũcio ũngĩ a Kenya no metĩkĩrĩtio, gũkorwo makĩhũrĩra ndebe, mũtongoria ũrĩa marenda, kuona gũtikoragwo arĩ kwagarara watho, ũcio ũngĩ, ona ateti no magunĩkaga na nenda ici, kuona nĩ macokagĩrĩria kana nĩ macokanagĩrĩria mũingĩ, mũtambo-inĩ ũmwe, kũrĩa mamaragĩria, na makamauha mathiĩ nambere na kũmahũrĩra ndebe, ũndũ ũcio ũngĩ, ona a Kenya nĩmarĩ na wĩyathi, wakuga, nũ mekwenda, kana nũ mekwenda atabanie mĩcemanio, kũndũ kũna, oho, nokũrĩ ateti, managĩrĩra mĩcemanio yao, kũrĩa ĩgatabanĩrio, kũhũthĩra nenda cia ũkinyanĩria.

Ciĩko cia ungumania ithiĩte nambere na kũĩhĩrĩria gũkũ bũrũrri-inĩ kũrĩa atongoria makoretwo makĩhũthĩra indo cia mũingĩ matarĩ na wĩigĩrĩrĩki. Nĩguo kũhukia ciĩko ici, commission ya kũhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ, nĩyo EACC, ĩbatiĩ gũthuthuria aruti a wĩra arĩa marĩ wobici-inĩ cia mũingĩ maambĩrĩire na atongoria a ngathĩ cia igũrũ, na arĩa makũnyitĩkana na uungumania, magakorwo magĩcokia mbeca iria maungumĩtie kana indo ciao kĩumbe cikaoywo nĩguo kũrĩha mbeca icio, ithenya-inĩ rĩa kũhingĩrwo njera. Ũcio ũngĩ, akenya nĩ mabatiĩ gũkorwo magĩtaarĩrio o na okorwo nĩ maita merĩ harĩ mwaka, ũrĩa mbeca cia matũra irahũthĩka nĩguo gũtigĩrĩra magoti marĩa mararuta matirahũthĩka na njĩra ĩrĩa ĩtaagĩrĩire.

Wa mbere, angĩkorwo nĩ mateta andĩkĩte kũgerera e-mail kana ndũmĩrĩri nguhĩ wobici-inĩ ciitũ, no ngorwo ngĩaria nake na njĩra o yo ya ndũmĩrĩri nguhĩ, kana ndĩmũhũrĩre thimũ ndĩmũũrie ĩkoretwo yũrĩte ihinda rĩigana atĩa, na ndĩmũũrie arĩhĩire ya mũigana ũrĩkũ, na mahũthagĩra marĩ andũ aigana. Angĩkorwo intaneti ĩrĩa arĩhĩire nĩ nini ya kũhũthĩrwo nĩ andũ arĩa maramĩhũthĩra, no akorwo akĩongerera marĩhi mayo nĩgetha ĩkorwo ĩkĩruta wĩra. Na o ho no ndĩmwĩre, akorwo akĩnyihanyihia namba ya ahũthĩri nĩgetha intaneti ĩkorwo ĩkĩruta wĩra na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire.

Nĩkĩĩ kĩratũma ngarengwo mbeca nyingĩ rĩrĩa ndarĩha indo ciakwa kũgerera namba ĩno? No akorwo hihi kũrĩ na tũrĩanĩme twĩgwatĩire thimũ ĩno ĩkorwo kũrĩ na mbeca iria mararenga ikaingĩra mwena wao? No ũrore kwa ihinda rĩa mweri ũmwe ngoretwo ngĩrengwo mbeca cigana rĩrĩa ndarĩha kĩndũ o gĩothe? ĩ hihi thĩna ũyũ ũngĩtuithanio atĩa nĩguo kũgitĩra nginyagia ahũthĩri arĩa angĩ?

Wa mbere, bataire kũmũria mĩthemba ĩmwe ya thimũ, iria ongereire njerũ nduka-inĩ, tũigwithanĩrie ĩrĩa angĩendekithia ngũre, na ũrĩa ĩretwo, na nĩ ya kambuni ĩrĩkũ, kuuma hau, ndĩmũrie kana nĩ njega gũkĩra ĩrĩa erĩga kũnyenderia, anjĩra ĩĩ, ndĩmwĩre andarĩrie ĩrĩ na ũhoti wa kũiga mwaki, ihinda rĩigana atia, ndĩmũrie ĩrĩ na ũhoti wa kũiga indo cia mwĩigana ũrĩkũ, ndĩmũrie ũhoti wayo wa kũruta wĩra na ihenya, njoke ndĩmũrie, thimũ ĩyo ĩigana atĩa, kana nĩ nene kana nĩ nini, ndĩmũrie ĩroka na indo irĩkũ, ta charger, ear phones, na indo ingĩ nyingĩ, oho nĩ batiĩ kũmũria kana nĩ ĩrĩkĩrtie kũrukgũrio, na okorwo nĩ ĩrugũrĩtio, anjĩre kana nĩ ĩhotete gũkorwo ĩhotete gũkũrana ĩrĩa yama, na yamaigĩrĩra, warĩkia ũguo, ndĩmũrie kana arĩ na rangi, ya ĩrĩa ingĩenda, na wamwĩico ndĩmũrie thogora wa thimũ ĩyo, okorwo nĩ arendekithia ngorwo ngĩmĩgũra.

Wa mbere nĩ kũmenya ngari ĩyo nĩya Sacco ĩrĩkũ, ngorwo ngĩetha namba cia wobici yao nĩguo hũre twaranĩrie nao. Wona ndamĩhũra ndĩgwete marĩtwa makwa, na kũrĩa ndĩ, njoke ndĩmũmenyithie atĩ ndahũra thimũ nĩguo gũkinyia mateta makwa. Ndĩmwĩre kũrĩ na mũrigo wa rithiti ĩna ĩrĩa ngũkorwo ngĩthoma namba ya rithiti na ya mũrigo, thaa irĩa ĩrakũrire na ĩrĩa yakinya, na ndereba wa ngari ĩyo ndĩmwĩre mĩrigo nĩĩrakorirwo ĩgĩthũka. Etĩkĩra kana atũmana gwĩko ũthuthuria, nĩgetha irorwo kana nĩ maa nĩabatiĩ kũnjĩra ũrĩa tũkũiguithanĩria magũkorwo makĩndĩha hathara ya mĩrigo yakwa.

Batiĩ kũmahũrĩra thimũ ndĩmamenyithie atĩ kũrĩ na indo ndĩrakoretwo ngĩtia kũhĩtũkĩra nendainĩ ciao cia ũkinyanĩria ĩndĩ makorwo makĩneyanĩra iria itarĩ cio. Ngorwo ngĩmatarĩrĩa indo iria ndĩretĩtie, mũigana wacio na mbeca iria ndĩrarĩhĩte, ndĩmere ndĩrarĩhĩte mũthenya ũrĩkũ na ndĩmatũmĩre ndũmĩrĩri ya kuonania mbeca iria ndĩrarĩhĩte nĩguo makorwo na ũma atĩ nĩndĩrarĩhĩte indo icio. Oho nĩbatie kũmatũmĩra mĩario itũ ya ndũmĩrĩri ngũhĩ ya kuonania harĩ na ũma wa atĩ indo iria ndĩraugĩte nĩndĩretĩtie nĩcio itanareherwo na thengia woguo ndareherwo iria itarĩ cio. Kwarĩkia ũguo ndĩmatarĩrie indo iria mane anĩra na tũiguithanĩrie cikũmakinyĩra atĩa na nguona iria cirĩ ciakwa na njĩra ĩrĩkũ, oho mae kahinda karĩa ngũkorwo ngĩrĩgĩrĩra indo icio.

Batiĩ kũhũra thimũ kũri kambuni ĩyo, nĩ getha ngorwo ngĩmatarĩria thĩna wa thimũ yakwa nĩ ũrĩkũ, na motungata marĩa matarakorwo makĩruta wĩra, wona ndarĩkia ũguo, nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩndarĩria, ũrĩa ingĩkorwo ngĩka thimũ-inĩ yakwa, nĩgetha ĩkorwo ĩkĩruta wĩra, wona yarema, nongorwo ngĩthiĩ kũrĩ obici ciao, nĩgetha makorwo makĩnjenjeria thimũ ĩyo, nangĩkorwo ndĩrĩ na rĩthiti ĩrĩa ndahetwo hĩndĩ ya kũgũra thĩmũ ĩyo, na oho, ndĩhetũkĩtie ihinda, rĩrĩa makoragwo maheanĩte, rĩa gũkorwo ũgĩcokia thĩmũ, angĩkorwo ndĩgũkorwo ĩkĩruta wĩra wega.

Wambere thirikari nene nĩĩkoragwo ĩgĩthoma kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo o icigo kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mbanjeti, na arĩa makoragwo magĩthoma harĩa andũ makoragwo makĩmenya mbeca iria igaĩirwo thirikari cia matũra. Wona warĩkia ũguo nĩ kũrĩ mathabu marĩa maheyanagwo nĩ thirikari cia matũra cia kuonania ũrĩa magayanĩtie igĩna mwanya mwanya. Oho nĩmacabithagia ũgayania ũcio ngathĩtinĩ cia gĩbũrũri kana ona magekĩra nendainĩ cia ũkinyanĩria cia icigo ngũrani. Kũu guothe no ũhote kũmenya ũrĩa mbeca igayanĩtio gĩcigo-inĩ gĩaku.

Kambĩini cia kũgirĩrĩria mũrimũ wa marĩria, itongoragio nĩ aikarĩri gĩtĩ, kana nĩ amemba agĩkundi kĩa Zero marĩria, andũ aya mokaga hamwe nakũnyitanĩra, magakorwo magĩetha neti cia rwagĩ, iria makoragwo magĩthĩ nacio, arĩ ta njĩra ĩmwe ya gwĩka kambĩini, ya kũrigĩrĩria mũrimũ wa marĩria, kũrĩa makoragwo makĩhe aikari arũgongo rwa bũrũri, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ makoragwo magĩthomithia andũ, ũhoro kana ũgwati wa mũrimũ wa marĩria, na njĩra iria mangĩhota kwĩgitĩra nacio, imwe ciacio, arĩ kweheria maĩ magĩko, kũndũ kũrĩa kũrigainie na maciĩ, nĩgetha kũnyihanyihia kana kũnina rwagĩ, rũrĩa kaingĩ nĩrwo rũkoragwo rũkuĩte mũrimũ wa marĩaria.

Wambere, nĩ kũrĩ na mathomo maingĩ, marĩa makoretwo magĩtabanio nenda-inĩ, kana kũhetũkĩra intaneti, ciĩgiĩ mũrimũ wa TB, ũrĩa ũgwatanagio na ũrĩa mũndũ angĩhota gũĩthemana naguo. Wakerĩ, nĩ gũkoragwo na kũrĩa gũkoragwo gũĩkĩrĩtwo maũndũ marĩa ũngĩmenya namo, atĩ wĩna mũrimũ wa TB, kana ndariri ciaguo, iria cigũteithagia gũkũrana naihenya. Ũcio ũngĩ, nĩkũrĩ ikoragwo ciandekithĩtie, kana iheyanĩte, ndawa iria mũndũ angĩkorwo akĩnyua, nĩgetha kũnina mũrimũ ũyũ. Ũcio ũngĩ, nĩ kũrĩ na andũ makoragwo matarĩirie ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩikarania na andũ arĩa matarĩ na mũrimũ ũyũ, nĩguo kũhota kũrigĩrĩria, gũĩthemana na kũũtambia makĩria.

Thirikari nĩ ĩtigĩrĩire atĩ, nĩyakinyia Huduma Center, matũra-inĩ kana kaũntĩ-inĩ, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ, andũ nĩmahota kũamũkĩra ũtungata ũcio, wa kwoya marũa magũthiĩ America, na njĩra ya raithi, kwona irĩ matũra-inĩ, na kũnina mũhatĩkano ũrĩa ũkoragwo Huduma Centre-inĩ ya Nairobi, kuona hau gabere, andũ aingĩ moyaga thabarĩ, nginagia Nairobi, nĩguo kũamũkĩra ũtungata ũcio, ũndũ ũrĩa warehaga mũhatĩkano, nginagia guoka nĩ kũruta marũa mau. Ũndũ ũngĩ, thĩrĩkari nĩ ĩtigĩrĩire atĩ, no ũhote kũihũria marũa mau ũkĩhũthĩra intaneti, ũndũ ũrĩa ũihũragia mamwe wa maũndũ, na marĩa manini ũgathiĩ kũrĩkĩria Huduma Center, ũndũ ũrĩa ũhanyũkagia mũtaratara wa kuoya marũa mau. Ũcio ũngĩ, nĩ ĩkinyagia indo iria ibatarania cia kũheana marũa mau, kũrĩ Huduma Center cia matũra-inĩ, nĩguo gũtigĩrĩra mũbango ũcio mũndũ ambĩrĩria ndũnarũgama, na nĩ wahanyũka.

Bũrũri wa Kenya nĩ ũrĩ rĩera rĩega rĩa kũrutĩra biacara o ũndũ ũmwe na ahũthĩri a indo iria ikoragwo igĩũka kwenderio gũkũ bũrũri-inĩ. Ũndũ wa kerĩ, bũrũri wa Kenya nĩ ũthondekete ndũgũ njega na aigithia kuma maburũri-inĩ marĩa mangĩ, na kũrĩ na mawega marĩa monaga thutha wa kũigithia gũkũ bũrũrinĩ ta kũrengwo o gĩcunjĩ kĩnini kĩa magoti kuona nao nĩmakoragwo mahete akenya mĩeke ya mawĩra. Ũcio ũngĩ, nĩ kũrĩ na andũ aingĩ arĩa mabatara mawĩra koguo matiagaga andũ a kũmarutĩra mawĩra kambuni-inĩ ciao. Ũndũ ũngĩ bũrũri wa Kenya nĩ ũrĩ thayũ mũingĩ koguo mũigithia ndangĩthiĩ hathara ya gũte indo ciake kũgerera ngahĩha ta iria ikoragwo mabũrũri-inĩ mangĩ na koguo aigithia bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ akoragwo arĩ na thayũ na biacara yake.

Wa mbere nĩ atĩ, mĩena mĩingĩ ya rũgongo rwa bũrũri nĩĩkoragwo na andũ matarĩ na gĩthomo kĩa igũrũ, na ũguo igeria rĩa kũmathomithia ciĩgie mĩrimũ ngũrani nĩ ũkoragwo ũrĩ mũritũ. Wa kerĩ, aingĩ ao nĩ makoragwo magũmĩirwo nĩ ng'aragu, kuona kaingĩ mĩena ĩyo ndĩkoragwo na mbura ya kũigana, koguo kũremwo nĩ gũthomithia andũ magũmĩirwo nĩ ng'aragu, kuona matingĩkorwo makĩnyita ũndũ ona ũmwe, kuona amwe ao nĩmakoragwo magũmĩiro nĩ mathĩna na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na mĩrĩre mĩũru. Oho mĩena ĩyo ndĩkoragwo na tabarĩra nyingĩ cia ũkũria ta thibitarĩ cia kuigana, koguo ona gũkorwo na ũnyihu wa indo irĩa marabatara harĩ mathomo macio na oho makaremwo nĩ kũheyana motungata ma ũrigiti na njĩra njagĩrĩru mĩena ĩyo angĩkorwo nĩ kũrĩ nao magũkorwo magĩbatara ũrigiti ũcio.

Wa mbere nĩbatiĩ gũkorwo ngĩgerera thĩiniĩ wa e-mail ya kambuni, nĩgetha ngorwo ngĩkũrana nĩ maita maigana mũgũri ũcio etĩtie indo ĩndĩ ikaga kũhĩtũkio. Wa kerĩ, nĩbatiĩ gũkorwo ngĩaranĩria na andũ arĩa marutaga wĩra wa kũrora na kũhĩtũkia, nĩgetha kũmera matigĩrĩre atĩ nĩmakorwo makĩrora indo iria agũri maretia na kũhĩtũkia e-mail ciao ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ũcio ũngĩ nĩbatiĩ gũkorwo ngĩandĩkĩra mũgũri ũcio e-mail ya kũmũria kana no arathiĩ na mbere na kwenda indo iria akoretwo agĩtia, angĩkorwo nĩarenda ngorwo ngĩghĩtũkia e-mail yake ya indo iria etĩtie, nĩgetha akorwo agĩtwarĩrwo.

Hĩndĩ ĩrĩa mũtumia oha nda na ambĩrĩria mĩhang'o ya kiriniki, kaingĩ nĩmakoragwo makĩrwo nĩ arigitani gũkorwo makĩyandĩkithia rungu rwa mũbango wa Linda Mama. Mũbango ũyũ nĩũteithagĩrĩria na njĩra nene harĩ kũrĩha marĩhi mamwe ma thogora kana ngarama ya hĩndĩ ĩrĩa kana thikũ iria mũtumia agũkorwo thibitarĩ akĩheywo mwana. Hindĩ ĩyo yakinya mũtumia athiyaga thibitarĩ na kandi yake ya Linda Mama, kũrĩa kũrĩhagĩrwo ũkamĩneyana na kũrĩa ĩkoragwo ĩkĩihũrio o mũthenya o mũthenya mbia iria wahũthĩra. Hĩndĩ ya kuma yakinya nĩmakoragwo makĩrutithania mbia iria ũhũthĩrĩte nĩyo twĩtaga bill makaruta kwĩ mbia ira iheyanagwo nĩ Linda Mama, nĩgetha ũgakorwo ũkĩongerera o mbeca nini.

Wambere, nĩũkoragwo ũkĩhũra namba, na ĩrĩa ĩkoragwo ĩheyanĩtwo nĩ bengi, kũrĩa o bengi nĩ ĩrĩ namba yayo, ũgakorwo ũkĩmatarĩria, atĩ nĩ ũriganĩrirwo nĩ PIN ya APP ya bengi yaku. Warĩkia ũguo, nĩmakoragwo magĩgũtwara mũtaratara-inĩ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra, nĩgetha ũkorwo ũkĩhota gũkorwo ũgĩcenjia PIN ĩyo, na wĩkĩre ĩngĩ njerũ, ĩrĩa ũrĩririkanaga. Ũngĩremwo nĩ ũguo, no ũthiĩ bengi-inĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe, ũkorwo ũkĩmerethera thĩna waku, na nĩmegũgũteithia gũĩkĩra PIN ĩngĩ njerũ.

Wambere, hĩndĩ ĩrĩa ũrĩ na akaũnti ya bengi, niũhota gũkorwo ũkĩigĩra mũthithũ, wa gũgakorwo ũkĩhũthĩra hau thutha-inĩ. Wakerĩ, nĩ ĩteithagia kambuni imwe, gũkorwo ũkĩamũkĩra mĩcara, kwona nĩ kũrĩ kambuni irĩhaga tu, kũgerera akaũnti ya bengi. Ũcio ũngĩ, nĩ ĩteithagia, gũkorwo ũkĩheywo ngombo, angĩkorwo nĩ ũrabatara, angĩkorwo nĩ yakũgũra kĩndũ, kana kũhingũra biacara, kana kwandandura, bata nĩ ũkorwo tu, akaũnti yaku ĩkĩonania atĩ ũrĩ na ũhoti, wa gũgacokia mbeca icio, hamwe na njoherera iria ingĩkorwo-ho. Ũcio ũngĩ, gũkorwo na akaũntĩ ya bengĩ, nĩ ĩteithagĩrĩria, tondũ mbeca ciaku ikoragwo na ũgitĩri, ũkĩringithania na indo ingĩ, kwona nĩ ũhotaga kũiga mbeca kuo, na igakorwo nĩ ngitĩre. Ũcio ũngĩ, nĩ ĩhotithagia mũndũ, kũiga mbeca nyingĩ, kwona gũtirĩ mbeca iria, kana mũigana wa mbeca ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩiga bengi.

Kaingĩ arigitani, kana ataaramu, arĩa mohĩgĩrĩrĩire maũndũ-inĩ maũrigitani, nĩmeraga andũ, nĩ raithi kũĩgitĩra kana kwĩgirĩrĩria mũrimũ, gũkĩra kũũhonia. Wambere, hĩndĩ ĩrĩa mũrimũ wakũnyita, nĩũkoragwo wakũhũthĩra mbeca nyingĩ, iria ũtangĩrakorirwo ũkĩhũthĩra korwo nĩũrahotire kwĩrigĩrĩria. Wakerĩ, kũrigĩrĩria mũrimũ, nĩ gũgũteithagia ona kũgitĩra andũ arĩa mũrigainie na andũ a bamĩrĩ yaku, kuumana na kũnyitwo nĩ mũrimũ ũcio, nĩamu kwĩmĩrimũ ingĩkũnyita, ũkorwo ũgĩtambia kũrĩ andũ aria angĩ. Ũcio ũngĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ erigĩrĩria kuumana na mĩrimũ, nĩgũteithagĩrĩria, kũhota gũĩka maũndũ mabata, tondũ ndũngĩnyitwo nĩguo, na nĩ ũgũkorwo ũgĩthiĩ nginya mawĩra-inĩ maku, ũkĩringithania na hindĩ ĩrĩa waga kũĩgitĩra, wanyitwo nĩ mĩrimũ, na mahinda maingĩ ũkahũthĩra ũkĩmatha motungata maũrigitani.

Nĩgũbatiĩ kũgĩe na iceceni, cia kũheyana motungata macio ma ũgima wa meciria, kũrĩ aikari a Homa Bay, ũrĩa marĩamũkagĩra metekũrĩha onakĩ. Ũndũ ũngĩ, kana andũ aingĩ, kuuma kaũntĩ-inĩ ya Homa Bay, matihotaga gũkinya iceceninĩ iria ciakĩtwo mataũninĩ, marĩa mamaraihĩrĩirie, nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca, na koguo mangĩtwarirwo kana makĩrwo iceceni icio, hakuhĩ nao, nomakorwo makĩamũkĩra motungata macio. Ũndũ ũngĩ, nĩ thirikari ĩtũme andũ, arĩa mekwambĩka kambĩinĩ ya kwarĩria mũingĩ mwena ũcio , wĩgiĩ thĩna wa meciria, kĩrĩa kĩmarehaga, na ũrĩa mangĩhota kũĩrigĩrĩria, na kũhũrana na thĩna ũcio.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arauma bũrũri ũmwe, agĩthiĩ bũrũri ũngĩ, nĩ abataraga gũkorwo agĩkuwa passport yake. Ũndũ ũyũ, nĩ ũteithagĩrĩria bũrũri ũcio athiĩ, gũkorwo agĩkũrĩkana, atĩ we tigĩtoi, kwona nĩ etĩkĩritio kana nĩ ahetwo marũa kuuma bũrũri-inĩ wake, wa kũmwĩtĩkĩria akorwo agĩthiĩ bũrũri ũngĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ũkoragwo ũkĩhota kũmenyekana, ũmĩte bũrũri-inĩ ũrĩkũ, nĩguo ũngĩhanĩkĩrwo nĩ ũndũ o wothe, nomahote gũkorwo magĩkũrana. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ũhotaga kũmenyekana, atĩ nĩ warĩkia gũkĩnya bũrũri ũcio, ũndũ ũrĩa ũbatĩi gũkorwo, ũrĩmũtaratara ũmwe, wa mũndũ gũkorwo akiuma bũrũri ũmwe, nginya ũrĩa ũngĩ.